Ngányo mane otimore mar Nairobi mar mbalariany, ne kwedo yo manyien ma sirkal oseketo mar chiwo omwom ne university. Giwacho ni yo manyien mar chiwo omwom osemedo ahinya chudo mag somo ma omiyo bedo matek ne jopuonjore ne mangény yudo pesa.

Maneno ni en kabich, to moloyo kata mokwongo, mondo omi ipuonj ng'ato kaka kabich iloso, ichako kaka onego opur kabej kuom lero gik madongo mag puodho. Kabej iloso lowo mar pidho kodhi kod geng'o gigo manyalo ketho yien. Bang'e ilosogie yore mag yiero kodhi kod pidhogi.

Piny owacho oketo chenro mar somo i kidienje mopidhore kotiyo kod lony mar loso chenro mar somo mar puonjo jopuonj kod keto mwandu mag puonj e kinde ka kinde gi yo ma ng'ato ka ng'ato choko godo paro madongo kendo mos en mos, medore chutho e kind oganda e sa mora mora.

E picha ni, anyalo neno matunda mool piny, kasuku kod gig tich man ka machiegni. Ma nyiso lony ma piny ni godo, kendo mae konyo ahinya e samoro amora mitimo loso wach mar chiemo. Ma konyo e yo mar sa, kendo rito sa kitiyo gi mashindgi e yor loso godo chiembi minyalo chamo, kendo ma en yo mayot ahinya kitiyo kod yor somo e loso tijegi mondo sa odhi piyo piyo.

Pich gi wan gi pich ariyo mopogore, kendo king'iyo go konchiel waneno dhiang' kochung' gi jatich. Mang'isore ni puodho ma koni ko korka acham en itiye gi tich ma nyachon. To kwang'iyo puodho ma korka chich, en itiye gi gige ma nya masani molony. Ma gi dho ngere waluongo ni digital. Kech waneno ka koma chielo igoyo ne yien kata maua mopidhi yath, kitiyo gi method ma cho ma sani. To makoni to waneno ka en otiyo mana tije gi gik machon king'iyo maber.

Pichani anyalo neno sunflower. Sunflower en crop maber ahinya mitiyo godo e alwora ,kendo okonyo e yore mag ndiko jorawere e tijni. Sama itiye, rawere yudo tich, kendo yudore samora mora mo segole e puodho kendo ochiek, kitere mondo omi odhi olose, olos chiemo minyalo ti go. Rawere yudo tich ka giting'o sunflower kagitero e mondo omi olose. Sun flower keto tich bedo mayot e gwenge, kendo okonyo ahinya e weche mag kuwo ma rawere nyalo timo komiyo rawere tich maber. Omiyo sunflower en chiemo maber kendo okonyo oganda. Oketo oganda riwore e sama ilose. Winjruok bedo achiel, kendo puonjruok bende omiyo ng'ato bedo gi puonjruok, kendo ibedo gi ng'eyo kaka inyalo loso chiemo e samora mora ma in kendi, kata samora mora midak. Mano kelo konyruok maber ahinya.

Gimabiro e pacha sama aneno picha ni en ni aneno ni ma en konga. kendo konga konyo e yore mang'eny kata gedo mag ude. To pith mar konga oket e yo maber kendo mamiyo kunga dongo ka nigi ngima maber ye moloyo nikech owe nigi thuolo ma sami dhi thiedho, sama igo yath kithiedho gi, kithiedho tuoche manyalo makogi, iyudo thuolo mar wuotho kigo yath mari maber, to pith mare kata puodho mopur, opure maber kendo mae miyo abedo kod ng'eyo kendo omiyo ma ng'iso ng'ato lony manitie e pur, kendo omedo mijing'o kuom jowa matindo mondo omi oti matek e yorgi mar pur, nikech puodho kelo chiemo, kendo miyo ng'ato bedo jamwandu moloyo gimoro amora.

Kaneno picha ni, taneno oganda moselosi, go ganda mapok olosi. Kaka waloso oganda lworo marwa, en yo maber kendo manigi lony mapok odwar oyudi. Oganda inyalo kawe tidhi kode e puodho, twa kome ariyo ariyo, mano konyo ahinya sama oganda ti kowuok piny, gi ngima maber. To sama odongo, ing'iyo oganda e ngima ma en go. Ka pi onge, iolone pi, tuwo omake, inyalo gone yath mondo omi oganda obedgi ngima maber mondo okelni chiemo. Oganda bende osemiyo jowa tich, kod pesa kod mwandu. Omiyo pith mar oganda en pith maber ahinya kokele e gweng' kendo okonyo jogweng' mang'eny.

Ber mayudore sama ng'ato tiyo tijni en ni okelo osiep kuom osiep sama itime, kata sama iwuok kidhi manyo kode pesa . Omiyo ing'eri gi ji e yor menyo. Oketo ng'ato bedo modich, ma ng'ato ok yud thuolo mar wuotho koni kod kocha. Kendo ochako omiyo ng'ato yudo pesa mare, oketo ng'ato bedo jamwandu. Kendo oketo ng'ato bedo molony samoro amora, gi gire mora mora modwa timo, koroka puodho, puodho koroka loso chiemo mopuodhi.

Pogruok e weche mag somo ikelo gi nok mar gik mitiyo godo korka somo machalo kaka mbui, internet, gik mang'eny. Miyo somo mag aluora miyo ok dhi maber kendo nyithindo ok tim maber, nikech rem ,gik mitiyo godo kaka, misomo go kaka buge, kalembe, rula kod gik maber ye moloyo kaka chalk mipuonjogo nyithindo. Samoro rem bedo e yor yuto kod pesa. Jonyuol bede samoro pesa tamo mar tero nyithindgi sikul. Koro ma kelo pogruok ahinya e mamalo.